Ore pemanyor enabae, naa, ore di uber, naa kinyalaa nkera, aku, kidim ashom ninche nepuo, nepuo ajing' uber, neeku naa kiidim aimina. Apuo naa aikunari iji, kidim aimina, nepuo ashu epuoi nisikieki. Kidim nisikieki, nidim si nepuo ajing' nemeyiolo garrin nemeyiolo. Neeku naa, kidimayu yiolo enabae na kitorrono. Kifaa na kitumia iltung'anak igarrin enche, ashu itumia igarrin kuna e public. Neeku naa, kajo ore nanu, kaiba nai enabae, kajo nai nanu, manyor nanu enabae. Ore pitumiai uber, naa kajo nai nanu ore entoki sidai naa kei nai naa keyiolo oltung'ani loreu, kei nai na keeta oltung'ani loreuta, liyiolo loreu ina uber.

Oore entoki nalotu indamunot ainei naa en'daa eena oltung'ani logiraaanya en'daa naisaidia osesen. Naisaidai osesen, naisaidia osesen aitobiraki.

Adolita tene irkeek oteshetaki imaua, nitobiri enkang. Na kesidai enabae oleng, amu kisaidia enkang, kisaidia enkang ino pemeku pemegil inkajijik, pemegil inkajijik inonok osiwuo, arashu nitoki sinye aku kitobir enkang, neku enkang kelio ajo enamanyai. Ore eneuni, keku kesidai enkang ino. Naa tenedoli, neyiolouni ajo ketii olopeny. Kitodolu ajo kegirai naa ketiiki enkang iloopeny. Ore naa maua, naa kitobir enkang oleng. Kitobir enkang, kitaa enkang presentable.

Ajo nanu iji, eeta enabae kaidim eeta imbaa are. Esidai, esidai amu, keeku girara aitobir olchamba, nabo peku naa kisaidia enadaa kisaidia enadaa iltung'anak. Kisaidia enadaa iltung'anak, penya, netumoki naa ataas isiaitin enche epooki kata. Ore eniare, naa ejii ore enkae naa ore enasiai na kitorrono. Amu ebaki, ore ena kegirai aiko, kegirai aok irkulie tung'anak. Nidim ataa contaminated, kidimi aitumia idim iltung'anak yiolo enakata egira ele tung'ani aoku enkare tene, na keeku kidim aikuna, kidim aikuna kidim ainyala enkare na keokitoi enaare kulie tung'anak. Inake kajo nena intokiting are nanu naibarie.

Ore enasiai ena naunishoi, kegirai aibelekeny taata esiai ena onkishu neku kegira oshi taata aku kulo loo louni intokiting. Na kesidai enasiai amu kegira aendelea temurua ang oleng. Belekenyate iltung'anak aku enasiai etii amu, isaidia iltung'anak aku mintoki ainyang'u endaa nidim ake atuuno. Neeku naa, idim kegira aendelea na kegira nye aisho kulie tung'anak isiaitin enche, nimitoki iltung'anak aata, mitoki iltung'anak aitoki aitoki aku idle. Aitoki ake aku kegira ake aton toni nemeesita isiaitin enye, nigil si aisho iltung'anak kisho kulie tung'anak isiaitin, kulo lemeeta. Neku kisaidia oleng. Yiolo temurua ang kegira aendelea aitobiraki, etunishote iltung'anak, negirai apuo dukuya oleng. Egira aisaidia oleng, na kegira sinche iltung'anak ayiolou ajo ore enasiai na kesidai. Amu kincho mpisai nikincho endaa ninya, sidai.

Ore baye embaye sidai ena oleng' embaye sidai amu keeta ntokitin are. Isaidia ena baye amu kigili aatum irkeek amu mekure oshi taata eetai irkeek kedung'ito iltung'anak irkeek oleng' ,nabo ina kisaidia metaa kelio ninye ajo enkop naake eyau dii irkeek enchan, eyau dii irkeek enchan naake edoli ajo kore te nkae kop kuna kuapi aang' neme no supuko oleng' . Neeku naa ki saidia oleng' aisaidia pee kore peeuni naake eyaku naa kitoki siinje aamikiri. Kemiteki sii osiwuo peer nkajijik siinye nkang'itie naake eeku kemiriri naa ilo siwuo, kemiriri irkeek kulo keek pii iko peegil naa nkajijik enje. Ore enkae ore kulo keek naar enkishui dii amu keyau dii enchan naake kisho kishoru enchan naa kisaidia aigil. Ore naa enchan too yiok kulo tung'anak loota nkishu naa ki saidia iyiok oleng'. Neeku olale le lounisho oleng' neeku nye tenikuni irkeek naa ki saidia oleng' ki saidia iyiok oleng'.

Esiai ena sidai oleng. Ji ore temurua ang, keton tadi kitii abori amu, keton na itu kitum duo kuna ajijik enaa kuna naunieki intokiting, naunieki seedlings, eton mikiata. Ore tenkae, temurua ang, kiendelea tesidai kesidai amu eji ekiunisho, kake, mikigira aitumia inaduo oleng kuna, kuna technology naetuo oleng. Eton ah enchan kintumia, eton naa metii enkare oleng, keyieu naa enasiai oleng enkare. Neyieu si duo ropiyiani naitobiri. Kake eendelea akenye aitobiraki, kegira aendelea kake kigira aitumia sinye ena irrigation type.

Ore ena naa nkirik kuna, kake ee ore kuna kirik na keteyiongishoreki neaku ketiu anaa orpul, nanyae kila siku, ijo ewoi napiki pemengueu petumoki ainasa tonkolongi kumok, eteyingishoreki neaku kegira ainguraa peiki aitobiraki pemengueu eeh.

Entokibnabo nadamu tanadol enasiai nagira ee kadol ena kegirai apik ntare na kisaidia yiok tosiatin nikiata amu benki aang ena nabo na keisaidia yiok oleng te ramatare onkera tesukul aa kemiri, ore si enkae na endaa sininche natumokiniatimir teneaku naa meetae endaa neyiengi ninche ,ore enkae naa kadolta ajo olorok na ore ele olorok kegirai aitobir oleng na kesupat, ore tanaa kegirai apik ntare metaa sidain nitukui.

Ore enikuni peisumi ltunganak, kulo maasai naa kengasi ayiolou ajo mekute oshi taata eetae nkujit naitosha neyiolouni kwanza ajo mekute oshi taata asidai tenipik ntokitin kumok enkang nabo ore na eetae woitin apa nainotieki apa nona kishu na keetae laapa shambai sapukin, neaku kifunzae ltunganak ajo ore enatoki ore nai anajokibaisumboltungani ajo kesidai teniun nkujit, eji ore nkujit indim atimira kaidimi atiaki nanu nejia, indim atimira nitum mpisai, nintoki aaku ketumoki nkishu inonok ainasa tenkata olameyu, nintoki inakata aeka oleng amu kisaidia.

Oore aapa irereni naning' nanu amuu ormarenge taake iilo, nabo nainepua, eeji oore aapa kuuna tokitin naa lazima peyie eiri. Naa keisaidia oleng kuuna aale amuu keibung ninye enkoshoke, oore napa inapa olong'i amuu meetae aapa en'daa aitobiraki naa ninche apake eoki nena aale eoki intasati arashu sininche inkera. Oore, oore sininye naa keiri, keiri, keiri kuna kukurtok, aiir. Oore enkae, oore kuuna aale, keifaa naa kepiki meyiara amuu naikata meitoki aitau enkare teshumata eneshumi, kelepuni aake neshumi naa etiu nejia. Kajo nejia aake nanu atoning'o.

Ore enikoni tenisumi iltung'anak ashu oltung'ani, peyiolou enasiai naa, keng'asi aku keng'as aku ninye ajo kenyor enasiai nairemishoi. Ore ake peeku kenyor ninye kwanza, inasiai naremishoi, naa kisaidia amu keeku naa keeta ina yieunoto, ina yieunoto nalo aunisho. Ore nintoki aku, nintoki aisum ajoki ore pemepala pemapalaa ntokiting enyenyek, nenyorraa ajo, enasiai naisho ninye endaa. Ore enkae, naliki ajoki, naliki ajo kebaa enterit naata ina nautubulu aitobiraki nena puka, olchala sininye opiki eneba. Naliki aitobiraki ajoki, eneba ilo shala lopiki, na pee, pemitoki aiko, petumoki atubulu akumok naa sapukin, nisaidia sininche, nisaidia lolo tung'anak lomanya ewoi nebo.

Endaa ena, paipai, kijo iyiok te enkop ang' olpaipai. Ore ena dai naake aisidai oleng' amu emukunta, naa kenyai meyiera, ore entoki naisaidia naa, ketumoki ninye, naa keisaidia inkera kutiti teneaku naaji endaa naake enyai ake neirurai naa meitoki aisumbua nabo, ore ninye naa fruit, ilmatunda naa sininche, ilmatunda ninche naa keisaidia oleng', naa keisaidia keaku meitoki iltung'ana aitumia oleng' ena daa entoki napuoi ainyang'u, endaa ena nauno, naa keisaidia oleng' osesen neisho inkufu.

Ejii ore pibelekenye enasiai tenkop ang',naa ketaa ore iltung'anak, kitumia oleng',kitumia oleng',kidim aitayu daikin enche tolchambai, na nemiri ake inakata. Neeku naa, ina pibelekenye enasiai oleng' tonkwapi ang'. Neku eh kake ore naapa kisaidia oleng' amu keton endai oleng',keton endaa torrombe, nisaidia ake nkera minosa. Kuna pee, kisaidia oleng sininye, ibelekenye, ibelekenye tenkop ang mekure itumiai. Kake, kesidai apa oleng' enabae. Tenajo nanu aing'or, sidai apa oleng' enabae.

Enajo nanu aing'or, egirai amir, egira irmaasai amir inkukurto, negira si iltung'anak ainyang'u. Amir intokiting enche. Kuna toshi naitobir ninche tonkaik enche. Negira ake kulie tung'anak ainyang'u, alafu neetae kajo inake nanu aidim atolimu natii enatoki.

Kaisapuk eena siai oleng tenkop ang'. Keisapuk naleng. Kegira eea siai aisaidia iyiok tombaa kumokamuu etaa kepuo sii inkera sukuul teena siai. Netaa kenyae en'daa, negirae sii aisaidia inkishu, kenya inkishu enoshi kata eidipaki aikuna aitayu tolchambai lenye niaku kegira eena siai aisaidia tenkop ang'. Kaisapuk eena siai tenkop ang' oleng.

Ore enasiai, ibelekenye tenkop aang oleng anaa ore enasiai itawuoki irpaek neaku kegirai inakata akes, kake egira aendelea oleng amu ketumi naake imashinini, anaa enoshi mashini na keirag ake ninye asiokisioki, neaku kegira aisaidia kake ore sininye na kegira ayau ninye ee metaa metum ltunganak isiaitinanaa naa ina naponu era kumok, ltunganak nishori nkuti pisai, neaku enishore enkiti mashini neaku keas openy, kake kaisaidia amu kitasioyo esiai netumi ropiyani tinankae siai ,neaku kegira aisaidia yiok oleng, eitinyikayie akeyie yiok tenkop aang oleng, neaku Kesidai tenkop aang oleng.

Ore entoki nagira aasa tene naa, inkwashen kuna nekijo Inoolkokoyo. Egirai aitayu tiatua keguto, ore aitoki aiko neija naa kegira aisaidia egira aitayu pee etumoki naa ainosa, naa ninye naa Ina nagira aasa tenewueji naa ninye inakata nagira aas iltung'ana te mukunta pee etumoki ainosa ashu emiri.

Oree dupotoo oo ropiyianii e digital naa kepuonuu araka naa kutumoyuu te araka indim anotoo mingiraa aisumbua itunganak. oree iropiyiaai naa ketumoyu ake itonitaa tenkaji into itum ake niyee ituu iloo kuna siatin nagolii. oree enkae kitoronok amuu ketii inyamalitin oree peyiee itum irkijanani naa kemitikii ninje ees isiatin oo nkaik neekuu kegoliki ninje neeku kisidai teneyiluo isiatin uluat poker ware

Adolta, adolta nkera ,oltungana botoro, oltungana kituak adolta si enkofisi e helb, ena naisaidia inkera e university pe etumoki atotoni netum si iropiani naisaidia, metoponi tesukul, niaku kuna kera nemeidim ate ashu natii abori tonkangitie enye, kisaidia ninche eriwaki ninche iropiani naidim atopon tesukul, ore enkae adolta si inkera nangira aai ai kajo keshomoito aingura tena ketii iropiani enye natijingutua, abaiki na ketotona iropiani enye etu ejingu oleng, amu inkofisi e helb kuna naisaidia inkera ee kuna e university ashu ine college, ninche adolta teneweuji inkofisini enche .